Osiep en gino man kod nengo e kit ngima dhano. Ka orite e yono mar adiera, e yo no ma ratiro kendo okete ayanga. E yor limruok wayudo thuolo mar goyo mbaka egigo ma wakale kaka osiepe kendo wanyalo miyore paro mondo wane ni ng'ato ka ng'ato ochopo lek ne e seche gogo ma wagoyo mbaka no. Kendo wanyalo wuoyo e ngima wa bende makiny ka wamiyore paro bende e gigo ma wanyalo timo mondo wane ni lek wa duto ochopo maber kendo ochopo kare ka ng'ato ka ng'ato otimo gigo mowinjore e seche gogo mowinjore. Kendo bende wanyalo rito osiep wa kendo tudruok marwa ka wagoyo simu kendo ka waneno ni ng'ato ka ng'ato ni kod ngima maber kendo ngima makare. Osiep bende wanyalo rito kod tudruok e yo no mar kaka loso tuke kendo gigo mamiyo ji mor kendo ma kelowa kachiel e yor..

Nyamburko ni nyamburko miyowa chuny miyowa mor echunywa kaka anyuola ka wan kod gino mamarwa kendo miluongo godo nyingwa. Nyamburko bende wanyalo tiyo godo eyor ohala, ka nitie jogo ma okwawa ni mond kanitie jogo ma okwawa kendo gimiyowa omenda ma wanyalo timo godo dongruok. Nyamburko bende konyowa eyor yawo apeyini ma tudowa e gwenge mopogore opogore ei anyuola wa bende. Nyamburko bende wanyalo tiyo godo eyor puonj, kanitiere jalno moro man kod chuny mar gombo ni mondo en bende opuonjre riembo nyamburko. Wa nyalo konye kotiyo gi nyamburkoni mondo oyud rieko kaka onyalo riembo nyamburko. Nyamburkoni bende wanyalo tiyo godo ka wayawo kaka gino mayawo wang' jogo matindo maa piny ka gineno ber ma manyamburkoni kelo. Gin bende ginyalo gombo echunygi ni chieng' moro gin bende, dongruok machalo kod ma ginyal bedo godo egwengegi mopogre kata ei anyuola.

Anyalo chiwora ka atimo tich machal kaka keto ler kuonde mag somo, kata e chirni, kata osiptende manie alwora mara. Ayudo thuolo bende mar goyo mbaka gi jogo mwadak godo e alwora marwa, kwang'iyo ni waketo alwora obedo kama ber mar dake. Yor no kata kwaketo ler e alwora marwa kuom, kokalo kuom gigo machalo kaka pidho yien, mondo wane ni wayueyo muya maber. Wanyalo bende somo oboke mondiki mondo wane ni wan kod ng'eyo e gigo matimore e alwora marwa kendo kaka wanyalo bero gigo ma nyalo kelo nwa dongruok e kindwa kachiel. Kendo wanyalo bende wuoyo kod go mbaka kaka wanyalo kelo kwe ekindwa mondo wane ni wabedo gi kanyakla kendo winjruok kachiel gi jok ma wadak godo bende e alwora wa no.

Chanjo en gino man kod nengo kendo konyo wa ahinya e aluora marwa. Chango miyo wagengo twoche malandore kata ma dibukre kendo midhusi kod yembe mopogore opogore. Tuoche ma wanyalo geng'o gin kaka ang'iew kendo kaka cholera bende. Chanjo bende ni kod nengo nikech omiyo wabedo jogo man kod ngima makare. Ka ji mang'eny oyudo chanjo to oketo ngima wa bedo maber e aluora ma wantie nikech tuoche ok nyal makowa. Chanjo bende konyowa e nimondo wane ni nyithindwa matindo kata jogo maya piny ok oyudo ng'ol moro amora e kit ngima gi. Chanjo bende konyowa mondo wageng' twoche kata midhusi mag piny ngima madipo ka omako wa pinje mopogore opogore. Chanjo bende miyo waritore kaka e aluoara miyo waritore e aluora marwa kaka jogo madipo ka two ohero mako kaka joma tindo kata jok man kod tuoche mopogore opogore kaka tuo mar.

Rowere gi ikaw kendo iketo kamoro kasto ipuonjo gi e wi kaka ginyalo bedo joma dongo. Kendo e tijegi kendo ipuonjo gi mang'eny mawuoyo e wi gweng' gi kendo gigo kata chike mag gi mag gweng' gi. Bang' kosetimnegi ma, ikaw gi kachiel koro itimo koro kaesto itimonegi nyangu ni. Kendo ka osentimnegi nyangu, ikaw gi kendo ethuolo ma pod gichango e ng'eto mar nyangu niendi ikawgi kendo ipuonjo gi. Bende chike kendo kaka koro kaka ginyalo bedo jok mo yie e chike mag gweng' gi kendo ginenore ayanga ka jogo mosebedo kod yie maduong'. Bang' kosetimnegi ma, imiyogi tije nikech koro ineno gi ka jogo madongo e anyuola. Ineno gi kaka jogo madongo e piny gi. Kata inenogi kaka jogo madongo e aluora mar gi kendo imiyo gi tije machalo kaka tije mag lweny. Kendo tije mag telo e aluara mag gi bende. Ni ma itimo nikech koro gin jogo mosechiwo kata mose...

Erokamano jauso kuom usona simu majaber machalo kod ma. Kendo en gino madhi konya ahinya ekit ngimana. To de chunya her mar penjo mondo ilera kaka anyalo tiyo kod simoni mondo obed gino makelo pogruok engimana ka atiyo kode eyono mowinjore. Kendo daher mondo apenji ni ka achuoye e mach en seche adi ma onyalo kawo mondo okaw maj no kendo ochajre ma opong'? Kendo machielo, chunya diher mondo apenji nito en seche adi ma simeni kawo kod mach ka akete ma opong' katiyo kode eyore ga daher mondo ati kata ka en gocho, kata ka donjo e mbui, kata ka ah wuoyo gi jowetena kata osiepena eyorno mar oro ote machuok. En seche adi ma okawo kod mach katiyo kode kendo kane achuowe ma opong'